ore eninko tenigelu inkaitubulu ashu inkishu tolchamba naa kaing'as ake naaji aworriwor naaji inkishu ang'asa aworr kulingana tenaa ilasho nepuo kando nepuo ake sii inkishu kando nintoki ake naaji aaku indim atipika inkishu inonok olchaba metaa kiyiolou tiatua kulie kishu teneshula ore inkaitubulu olchamba lino ake naaji itum atuuno nintayu apik metaa ewueji ino irragie ine wueji netii olchamba neyiolouni naaji ake ajo olino.

Ore temurua ang esiai enturoto olchambai itumiay iltarakitani negira alo dukuya niisul tenakata tena rishata eshaita neeku sapuk oleng esiai enkiremore temurua itumiai esiai oltarakitani ashu ake naaji itumiae inkaik aturr iltung'ani aitumia orkembe kake ore naaji esiai oltarakitani amu kisapuk enchan naa kegira aendelea alo dukuya naa sapuk esiai oleng naasa iltarakitani amu kidim aatuturr ewueji sapuk aaya kulingana o naaji enkidimata oltung'ani makewon.

ore ena siai naa enkitaunoto e kule ashu elepunoto e kule toonkishu aa ke ne grade arashu ake inkishu e kawaida nilepuni kule kiwango sapuk nepuoi aamirr ashu keyay entoki naji dairy milks aapuo aashum tine wueji nemiri ake naaji aipim neeku ore esiai e kule naa esiai nalo dukuya eimu eramatata oonkishu esidai nitau inkishu kule kumok amu keramatitay esidai neeku ore aa eniu nintobirr naa akairamat inkishu inonok esidai nincho poki toki naayieu metaa ake naaji ketum aitau kule tenkumoki.

ore irrereni lijing ingira aing'oru inkaitubulu niun terishata naa kaingas ake naaji ayiolou ajo kebaa enchan ena rishata niingil ayiolou ajo kakwa aitubulu naasioki aoku ashu naoku eiriamariyie aa enchan natumi peyie meeku naaji iun inkaitubului naa dorrop enchan nelotu ina aitubului aye ore enkay toki ni niduaya naa intoki sii ake naaji ayiolou ajo kaa aitubului nemenya naaji ing'uesi ashu orkurto ashu nkukuuni niyiolou naaji ajo ninye enare piun tinarishata.

ore ebae nalioo tene naa olmiraa, naa ore ormarenke latoning'o naa ore iltunganak oonya ele miraa naa kiminie idamunot enye, neeku keeta oltungani idamunot adoru, naajo ajo eesita isiatin kumok. netonita ake ninye teine anya ilo miraa. neeku ore olmarenke latning'o naa keeta ele miraa entoki najo ilashumpa hallucination .neeku ninye ena nikintadamau intokiti adoru. nitonita ake yie teine wueji.

ore ena baye naa enetipat oleng amu aa akeisho iltung'anak menoto endaa enye amu ore eunore oorpayek naa indim ake atekesu irpayek niindim aidong'o lelo payek neeku enkurma nintoki ake sii naaji aaku indim atimira irpayek naaji teninoto esapuk enkisambuare sapuk oleng tolchamba lino neeku keeta oleng faida aashu enetipat oleng amu etum iltung'anak enkurma nanya nitoki ake sii naaji amirr netum iropiyiani naadung'ie kulie tana.

etetelelia esiai ecitizen kuna bae pookin amu badala tinilo oltung'ani ampaka office ashu inkopisini e sirikali naa idim ake atijing'a esimu ino nimput nena tokitin pooki aa enkipante ,naa idim naaji ake aiputa pooki tesimu ino .

Ore ena baye naa sidai oleng amu campaign eoshito intomonok oo olopisaani lesirkali egiray aamitiki iltung'anak ees aashu emurat intoyie aa ejo ilashumba female genital mutilation neeku campaign nagira amitiki iltung'anak ees nena baa emuratare oontoyie ninye naloito dukuya naa enetipat oleng amu menare peyie aa eete iumisay oltung'ani aadung'udung intoyie haswa neeku enetipat ena baye.

ore eng'eno naipirrta ena baye naa enkinyang'unoto oontokitin arashu imasaa eimu isimui arashu websites emirare nijo tenkitanyanyukoto ore tena kata ena naa kilimall neetay ake enkay naji jumia neetay amazon neeku kaindim ake ainyiang'u entoki ilakua nilak aitumia ina website nkiyakini ina masai ino mpaka ewueji nitii.

ore entoki nagira aaentelea arashu aasa naa kegirai ayapisha olarikoni otegeluaki, atumia egelare ekenya naasa kila ilarin imiet, kake ore tenkitanyanyukoto naa orbongei ele le starehe ojo jag , ninye egirai ayapisha egira naa ajing engopis amu etegelutua iltung'anak.

ore ena baye naa esiai e safaricom arashu safaricom mpesa ore mpesa naa platform ake e safaricom naitum oltung'ani atushuma iropiyiani tolaini lenye nirriwaa niidim ake naaji atalakie bills ashu lipa na mpesa nilakie ake naaji paybill nigilaki sii naji aitau mpaka entoki naju pochi la biashara neeku ore enaipirta ena baye naa eramatare esiai enchumata ooropiyiani.

ore inkiasin ena baye arashu engarri naa peyie ees usafiri neya iltung'anak aiteru tewueji neje mpaka ay wueji neya iltung'anak aya iwuejitin nepuo aasishore aasie irkasin neeku ore naaji ake engarri arashu ninye or bus naa keeta enkipirta sapuk oleng te siai e usafiri nitelelek elototo oltung'anak amu mitoki iltung'anak aaya, aaya kata naado epuoito apuo aas isiaitin enye e kil siku.

Ore ena pisha nitodolu eunore orkeek aa irkeek ojo ilashumpa indigenous neeku ninche ake naaji epiki iwuejitin netaa itu apa ebulu irkeek tedukuya naturally arashu eimu.

ore ena baye naa embaye naitiship oleng neeku kang'as aaku kanyorr ena baye oleng amu elototo e supermarket neeku ilo ake naaji nias shopping pookin tewueji nebo nitum atushukoyu ang inoto pokitoki niyieu duo nilotu ainyiang'u tolduka naaku ore naaji supermarket naa ninye naitelelek esiai enkinyiang'are toolainyiang'ak amu kailo ake ewueji nebo nidumu pokitoki netaa iyieu aa mpuka aa enkurma aa kule nishuko ake ang iyata shopping ino pookin duo niyewuo aaya neeku kesidai oleng esiai ashu biashara e supermarket.

ore ena naa iltung'anak le sirkali oogira aishooyo inkishoorot e KRA aitodoyio iltung'anak impisai oshi naitalaki naalak enaa kodi enaa land rates neeku ekegiray iltung'anak ai apply peepuoi aadung nena ropiyiani netum oltung'ani ataa cleared too mashinini e sirkali neeku miata esile e sirkali e tax amu italaa naa, naa kitawuo toi ninye sirkali ajo nchoo itadoyiori kidogo aapik entoki naji waiver nelak iltung'anak pookin ina sile.